Eh kaata taa erripoto ebiotisho tenanu makeon tenebo onkera ainei, enaa enatejo serkali pee elak kila mtu SHA, inakadi apa naji NHIF, nidurrieki iltung'anak meshomoita SHA, neeku ilak ake tolapa nekintasheki. Ore pilo kuna sipitalini eabori, enaa level e one, two, three, four, nakeesisho tenirrag arashu tenikibaki nilo. Ore kunda kulie, na tenirrag ake eesisho. Level five, nelo shumata. Na ore tanakata erripoto ebiotisho nikiata yiok tomuruan arashu tormareita, naa inake kadi e SHA natejo sirkali.